Kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũũ, ũũ nĩ atĩ ũyũ nĩ mũtĩ wa mũbabaĩ, na thĩinĩ wa mũtĩ-inĩ ũyũ wa mũbabaĩ, hena ibabaĩ rĩmwe rĩru harĩ marĩa mangĩ matarĩ mareruha. Koguo kĩrĩa ndĩciragia haraka haraka nĩ atĩ, ibabaĩ ũbatie kũrĩruta hau niguo rĩtikarĩo nĩ nyoni kana indo ingĩ citiganĩte tondũ nĩ rĩru tayari.

Harĩ mwonere wakwa wa maũndũ, andũ aitũũra mangĩcokia ngoro hamwe, nĩguo manyitanĩre harĩ gũcokia indo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na kũnina matigari ma indo icio, harĩ kũmarehe hamwe na kũmerethera bata wa gũkorwo na ũrũmwe, na kũnyitanĩra ta itũũra na umithio ũrĩa ũkumana na kũnyitanĩra kwao hamwe me ta itũũra.

Itemi rĩrĩa inene cukuru ĩtemaga harĩ kũrũnga mũrutwo agacĩre wĩra-inĩ wake kwa ihinda rĩukĩte, nĩ atĩ cukuru nĩ ĩheaga mũrutwo gĩthomo kĩrĩa abatiĩ na kũringana na maũndũ marĩa marekĩka gũkũ nja na kũmũharĩria nĩguo arĩkia cukuru akahota gũkũmbanĩra na maũndũ macio, na kũhota kwĩgitia na gĩthomo kĩrĩa agĩire rĩrĩa arĩ cukuru.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ e kũnogora mwĩrĩ, he indo nyingĩ makĩria cihũthĩkaga, wambele nĩkurĩ mũithikiri cia kũnogora magũrũ, wakerĩ nĩ kũrĩ macini irĩa mũndũ anogoragara magũrũ ũkomete, wagatatũ nĩkũrĩ cũma irĩa mũndũ oyaga cia kũnogora moko na gũthondeka icoka, wagatatũ nĩkũri mĩkwa ya kũrũga ĩrĩa mũndũ ahũthagĩra kũnogora mwĩlĩ.

Rĩrĩa airĩtu magũkorwo magĩthaka, nĩ harĩ maũritũ maingĩ marĩa mageragĩrĩra, wambere nĩ atĩ airĩtu nĩ marĩ mũtino mũno wa kwaga rĩera rĩrĩa magũkorwo magĩthaka, mũno mũno hingo ĩrĩa magũkorwo magĩthaka mahenya magũteng'era, wa kerĩ naguo, airĩtu nĩ marĩ mũtino tondũ nĩũndũ wa nguo iria mekĩraga, na niĩ harĩ niĩ kũringana naniĩ nĩ harĩ ũgitĩri mũno mũirĩtu agĩthaka.

Harĩ ũndũire witũ nĩ kũrĩ marangi na mĩhianano ya indo iria cihũthĩkaga gũthakaria mwonekanĩre wa nguo citũ, hamwe naguo, rangi ũcio nĩ rangi wa mburaũni, na oho nĩ hongagĩrĩrwo rangi mũtune. Rangi ũyũ nĩ wa bata mũno, tondũ nĩ ũtũmaga rũrĩrĩ rwitũ rũkũrĩkane kũrĩ ndũrĩrĩ iria ingĩ, na oho nĩ harĩ mbica iria ciĩkagĩrwo nguo-inĩ citũ, nĩguo gũkũrana rũrĩrĩ rwitũ na rũrĩrĩ rũngĩ.